Tenaiyeu oshi narewaki iltung'ana losotua iropiani, naa kang'as apik naduo ropiani m-pesa, arashu aitayu te akaont metijinga m-pesa paa kaatumoki aterewa naduo ropiani, aterewaki lelo tunganak.

Ore olorika onyor oleng' iltung'ana iltung'aa le Kenya naa olorika le gavana. Naa ore entoki nanyorie iltung'anak ele orika, ore anaa nepuonuni aaor serkali aaku keetai serkali e aatua inkishu aashu serkali e kaunti, naa keeta iropiani kumok oleng' naing'wakie serkali e shumata aisho kaunti. Neaku kenyor iltung'anak ele orika le gavana pee epuoni aatum kuna rupiani aimanej kumok, nepuroo sii toi amu ketaa empurore esapuk.

Kayieu nanu najo meserian oleng' inkoitoi embegi tesimu. Naa ore inkoitoi nemeserian ena oitoi embengi, tenelo peyolou oltung'ani aa pin ino arashu ilomon le siri le akaount ino te simu ino nelelek oleng' etumoki atijinga, kelelek ninye epuroo oltungani ina simu ino nejing ina akaount ino neitayu iropiani. Meinyanyukie tenelo embeng'i alo ake duo aitayu iropiani enyena teng'arake ore ina naa, lazima pee inchooyo enkipande pee kitumokini aishoo eretoto nabaa ana eniyou.

Kelelek oleng aa keibelekenya technology oltonie loo lmwalimumi o ing'era tiatua isukulini ele osho. Ore ninye enedukuya, elelek oleng' etelelie oleng esiai enkisuma eimu technology. Mekuree aa lasima peelo olmwalimui sukuul alo aisomisho, etaa keikidim ake atijing'a intokitin e technology anaa noo Zoom, neitutum naduo inkera pookin neisum te darasa, nemee lasima siininye peepuo sukuul.

Ore inkarn oo ntuyie te murua aang' nabo, Tongoyian, Naserian, Marisiet, Naeku, o Nchulai ore inkarn o nkayiok naa kore nabo naa Kosieku, Kalison ,Sekoi ,Nkiteng' neetai eetai sii Nchokei nena duo naai inkarn naidim atadamu oleng' naitumiai te emurua aang' tena rishata.

Ore enaiko peiyie aton too ntokitin naidim ataa aidim ninche ainyang'u naa peyie aaku oltang'ani obik aasisho ana kawaida, aasisho ake ana vile oshaake naasisho toong'olongi naatulusoitie. Ore sii enkai naihakikisha ajo kaata sii iropiani nabaiki naduo tokitin. Naihakikisha ajo ore inkera aainei naa kebaiki naduo tokitin te nkoitoi naishakino napal oloing'ung'unyi Le maisha

Ore nabo onyamalitin natumito iltung'anak tenkoitoi ebenki e Internet ,na esiai e PIN. Kelo neeny PIN ake duo eng'amu e inasiai ina benki arashu ina app naitumiai e te Internet. Ore si enkae nyamali, kelo ni hang nena apps naitumiai arashu, nena tokiting' nagirai aitumia taata ajing'ie nena benkin. Ore si enkae, kelo neeny easisho miata kredit. Ore enkata nimiata kredit, na kelo neeny ejing' anaduo a benki ino tenkaraki akeyieu niata kredit.

Kore entoki naidim ilaing'eni le biotisho ataas te ng'erai arashu teng'otonye, naa kore entoki e dukuya naa tenelo nemeibaiki ng'otonye enkerai arashu meeta ng'otonye enkerai kule naitosha enaduo kerai neeidim aing'oru entoki naji supplements arashu entoki naidimi aisho ina kerai tengarake pemeya esumash elo duo naaji nemebaiki ng'otonye. Ore entoki e are keidim sii aiteng'ena ng'otenye anaduo kerai eneiko teneramat enaduoo kerai enye tenelo nemeiyiolo amu elo netumi ntoiwuo kutitin oleng' nemeyiolo eramatare oomkera neutakini eneiko peelo aramat.

Ore te murua ang, mekiata ilarikok kitua duo oleng te siasa ore nai olarikoni lekidim atejo ai kitok oleng te siasa naa ele lojo MCA arashu olkansolai, le ward e tata ene wueji nekimanya, ninye osiasai duo kitok lotai. Amu ore ilkulie naa kulie muruan eing'ua ninche.

Ore inkoitoi e kuna olong'i embeng'i naa kepaasha o nkoitoi e apa. Ore oshi taata nemekure elo oltung'ani alo aaosh olaini te mbeng'i. etaa keetai inkoitoi e internet naa kiindim ainoto akaount ino tenkoitoi e simu nintayu iroopiani, ore too ng'olong'i naataulusoitie naa mpaka pii ibaya embeg'i, nilo we nkipande, nilo ala aosh olaini pee intayu naduo ropiani.

Esipa einoto olosho le Kenya ilarikok imiet aa kore taa lelo arikok imiet naa aiteru olaayiti Kenyatta nesuju olotusujua opa Moi nesuju Kibaki nesuju Uhuru paa kesuju taa taata Ruto. Ore te kulo tung'ana pookin naa kayieu najo Kibaki otaasa esiai , kore tenkata e Kibaki ninye oyauwa enkisuma e pesho, nayauwa neyau maendeleo sapuk oleng' ore olikai oinyakaa aanyok naa Uhuru, etonyua ake iyie Uhuru oleng' nelotu taa taata Ruto aidipaki iyiok .

Ee ekeidm irkiliku lenginyiang'a aitanyamala eng'inyiang'a aii tenelo paatum irkiliku lemesidan oopirta entoki nabo arashu aa emasai nabo duo nayieu nainyiang'u nelelek aamiriki Ina ainyiang'u ina Masaai. Naa tenelo sii natum irkiliku sidan oopirta entoki nabo nenelek ainepu ainyiang'ua Ina toki ata duo maata imp'ango painyiang'u.

Kayiu najo e mbeng'i naaji esidai alang' iltururri. Naa ore sababu naa nchere ore embeng'i ke kianyu talaa naduo ropiani , mekintanyamali asujsuj anaake. Kore iltururi lang' keseja ore pee iya iropiani neaku ke kisujitai anaake nikioshokini esimu ajoki talaa naduo rupiani. Ore sii tembeng'i tiniyaa iropiani meeta oltung'ani layolou ajo iwaa naduo ropiani. Kake kore olturur tiniyaa tenakata matejo elfu mia moja eyioloi ade ake ajo iata nena ropiani neaku ke kintanyamali.

Eeh, eton aitumia ilkeek liang' arashu ilkeek loontimi. Naa ore paag'ira aitumia kulo keek, eji kore kulo keek naa keeta eng'olon sapuk, naa keitobir sii iseseni neitibu arashu neishuunye moyaritin kumok oleng' nemeeta eneiko osesen anaa kuldo le sipitali. Enintumia taata ilkeek loijo Entipilikwa arashu Olaisesiai arashu Iseketek naa keitobir osesen

Ore enkoitoi nai naidim oltung'ani aitumia oleng' pee etum iropiani tenkoitoi e simu tembeng'i, naa ai sidai taneng'as aparan embeng'i nepuo lelo opisani autaki ninye enkoitoi eneiko peiyee etum. Kepuo sii kulo opisani nepuo aitobiraki ina akaount enye metaa keidim ataa keidim ainoto naa nena ropiani tenkoitoi esimu amu kesej embeng'i naiken arashuu eboloki oltung'ani esipata natumie naduo ropiani.

Ore olbarnoti orikito ashu oisul tenkop oo iljaluo naa oltung`ani oji Babu Owino. Ore Babu Owino, netaa olarikoni terishata naado. Ore tenakata inji naa orbungei le wueji naji Embakasi East. Aa ore taa Embakasi East naa kaunti e Nairobi etii. Etaa sii Babu Owino olarikoni le loo nkera e sukuul te university e Nairobi. Nerikisho neisume sii ele barnoti oleng keeta idikriini naata esiana.

Ore enaiko pee abik too nkoitoi ainei e biotisho. Naa ore, nabo naa kaaku oltung`ani laa kalo aparan olkitarri pooki rishata, pee ayiolou ajo aa arashu paayiolou ajo kara sawa to sesen. Ore sii eniare kayakikisha ajo kara aa kara oltung`ani ogira aigorr aa apaashare ilduruki arashu aaku msafi poki rishata. Ore entoki sapuk oleng nayau motiaritin tena rishata naa ilduruki.

Ore imashoi sapukin te kopkop olosho le Kenya namadup ayiolou kake kaidim naaji atetema. Kajo ore nabo, keetai oshi entoki naji Mashujaa dei, ore taa Mashujaa day naa enkolong nademuni iltung'anak opa oitaituo enkishui enye tenkaraki pee eng'oru esipata olosho le Kenya. Eatai sii entoki naji Jamhuri day, ore siininye jamhuri day naa olikai sirua oikenari oleng' te kenya naa oloishori erishata eng'olong' enye, nenyai ele sirua te nkoitoi e makewon.

Ore ikigunaritin nanyorri oleng' temurua ang',ore nabo enye na enkiguran empira. Ore enakiguran na keeta tipat oleng',amu kelo oltung'ani nekwet, nitaas osesen ah entoki najo ilashumpa exercise ,negolu osesen arashu nimitoki osesen atum imoyiaritin amu igira aitaas oladuo sesen esiai. Ore enkae kiguran nanyor oleng' irbanot letaata, hoo nemesidai oleng',naa enkiguran naji ene puul. Kenyor irbanot kumok oleng',niminakitia enkumoyu enye.

Ore ake peyie atum ajo ketii ilolan latoponikiaki leitu duo ainyang'u, hoo negol ena amu ore te supermarket naa melelek oleng' eipang' entoki neitu inyang'u. Kake tenelo paalo amusu ajo etii entoki neitu ainyang'u natipikakaki, naa kaing'uraa ake risiit ai enaa keeta nanu aitoki netaa ebaiki nainyang'ua duo neitu aishori. Ore petaa metii, ore teina olong' nasuju, nashuk inaduo tokiting'. Nala aliki ilopeny ajo ayawa ng'ole neitu ah nemaninche ng'ole ayieuta.

Ore ake pee eikilikuanu olainyiang'ani kule e brookside netaa naa eiting'o nenale ore entoki naas naa kaliki ajoki ketii kulie lee enkae ampuni naa kaliki ake ajoki ore siininche nena lee naa keyier ake shaai enaa kulie lee duake naa nayieu ninye ore peetaa kemeyieu naidim ashomo aing'uraki telikae kake kang'a aliki ajoki kaisidai teneya kuna natii amu etaa naa ebaiki naa orkastumai lai oshiake lepooki olong.

Teneaku oshi aidipa isiaitin ainei enkolong' naa kore entoki naas naa aidim ataasa intokitin naata esiana. Oore nabo naa kaidim ake duo aieng'eng'ayu aitoki aieg'ieng'a ebaiki nataasishe duo enkolong' musima. Kaidim sii aing'oru enaiko nalo olbafu naisuja nalotu ag'ira aaku oltung'ani oirura, aitoki aisho osesen meing'ieng'ayu, arashu saa ingine alo enkiwanja alo aing'or empira nalo aing'or entiifi intokitin naijo nena naing'or matangazo.

Ore apa eton eitu eponu ilashumpa aikonyaa enkop, nemeetae apa olarikoni oitasheki duo olosho le Kenya musima. Kake, ore apa kila edung'oto enkop arashu kila olosho enaa tanakata oloormasai, olorkokoyo, na keeta apa ilarikok lenye maate oitasheki. Enaa nai te mfano, ore apa tolosho lormasai na keetae apa iltung'anak oji loo Lenana, loo Senteyio orkulie kumok.

ore elototo e jiim, ore entoki nayawua oleng naa kayieu najo kuna daiki naayetuo etaa kejo iltung'anak enaikash epuo aas ina siai e jiim pee etumoki aitadoi esapuko ooseseni ore sii enkae etaa sii biashara etabolo iltung'ana biashara e jiim neeku ke keing'oru iltung'ana peepuo tenkaraki peetum siininche biashara.

Ore kulo taai, maata entisip oleng ajo, keng`ae naiterua. Kake kayieu najo eeh olosho loo lmaasai ake ninye oiterua kulo taai tenkaraki nenyorr ninche e ramatare. Ore kulo taai netaa ile dupoto oleng amu kerripisho. Kerrip inkishu arashu ninye ake kulie tokitin pee mejing arashu pee menya irng`atunyo. Keret sii aibooyo empurrore amu tenedol olapurroni iltaayi ishu arashu tenepok iltaaayi nemeitoki aitieu atupurisho.

Ore ilarikok lenkiyang'et arashuu iloonkanisani naa keas isiatin etipat oleng enkata natanyamaliki, ore esej naa kerikoo enkomono eomonoki iltunganak neitagol tororei lenkai nisho ninche osiligi inchere keitoki ake aidimayu ,ore kulo tung'anak naa keibung'ita erubata sapuk oleng tiatua olosho amu keitagol olosho neisho olosho metaa keeta osiligi letaisere

Ore enkisuma oloing'ang'ie naa kaijo kaisidai elototo e darasa naa kaisidai amu keeta faidani kumok. Ore ninye ene dukuya mekure lasima pee eaku oltung'ani ololo sukuul aton ake te sukuu aar enkata, keidim oltung'ani atotona tiaji neisuma, neas kulie tokitin e maana egira arumoo maisha enye eidim ake aisumayu iasita kuliie siaitin naa kore enkisuma e darasa naa kegol aamu lasima naa piilo oltung'ani sukuul, lasima piiar enkata sapuk oleng', ninya ninye garama oong'ariin iloito ake.

Ore enkitoo sapuk naishori ilarikok le kanisa naa entoki naji aa arch Bishop ashuu Bishop ore ena rikore ekanisa naa keeta siatin kumok amu ietaa etotiwuo enaa kerikito inkera arashuu wafuasi lenye ooutaki enkoitoi Enkai kayieu najo kiasita esia sidai tiatua olosho kibung'ita erubata sidai oleng tiatua olosho neetuutayie olosho dukuya toonkolong'i kumok.

Teneaku etushukunye olainyang'ani eata inamuka nainyang'ua tenda wiki meteng'erate, kaidim atang'asa aingorai Kuna amuka, atisipu enaake kesipa eng'era apake anaake shomoki aishop neng'era. Kaidim sii atang'asa atayiolou ajo kainyoo pee totona ewiki musima peitu apa esieku alotu inoolong' opa ake nayiolou ajo keng'era inamuka. Ore ake petaa kesipa ajo meishopo naduo amuka, nalo naa dukuya aisho ninye metudumu inkulie najoki naa pole tengara ake neewa ninye intokitin arashu ewa naa entoki neitu eitiship ninye.

Ore account naa entoki naa ore eeh aah, kegol oleng aah eneikunare terripoto enye, keidimayu oleng pee itum eretoto te simu, netii ae retoto naa lazima pibaya ebenki, tenelo naaji neeku eeh iminie pin eeh eeh account arashu pin oladuoo aini oshi litumie account ino naa lazimaa pibaya embenki na ibaya inapita enkipande ino.

Ore erishata natishipakinote iltung'anak oleng' ereteto arashu ereteto oshi natumito te benki, na kaidim atejo erishata apa tele ari ake, naitadoitie ibenkii entoki naji interest rates. Ore ake pe itadori eh enatoki, neeku kiidim iltung'anak awaita ilooni, nakiti eh entoki nadung'i ninche tormushaarani lenye. Nabo toki ena naitishipa iltung'anak kumok oleng', tenarishata.

Teneeku aidipa atalaa intokiting' nainyang'ua nadol ajo aitalaaki kat are, na ore entoki naas na kashukokino enaduo woi nawayie nenatokiting' arashu aladuo duka, nalo atodol ninche a mesej entoki natalakie, eh naitodol si nena tokiting' nayawa ajo mee inoonena ropiyaiani. Nainosaki ninche tenkoitoi sidai ajo eh aitalaa iropiyiani kumok nemeishaakino.

Tenelo peeku katii atua olduka neeta intokitin nemelio arashu namadolita naa kairorie olopeny' olduka naikilikuan tenaa ketii nena tokitin, ore ake peyie eeku etii naomon ninye maitoduaki, matoduaa nagel enaa isikirra ayilou ajo kaa aany'orr arashu kaa ayieu peyie atumoki ainy'iang'u. Amu nelo sii neetai aa olaretoni tiatua olduka, neeku aomon ilo aretoni ajoki taretokoki saidiaki matoduaa nena tokitin peyie atumoki atayiolo enaa kainy'iang'u enaa mainy'iang'u.

Ore tenaa rishaata na kekuti oleng aah eretoto obenkin netuun meinutoi. Kejiraa ill'tunang'anak atum eretoto pookin ana ntokii ejii mobile banking arashu aah enaiko ntung'ani pee etum ropiani te simu enye too laini lenye. Ketumutoi eneyaa retoto pookin. Etaa sii keetai nkaadi naishori ata ninye nkerra esukul naapoo apo aitumia te sukul ang'ashore. Kaidim atojo ketumutoi eretoto pookin aah tenetii nkutii naang'or naa keshakinoi neepoi apo aponaa.

Ee ata eton eetai lelo dukai le agent, keeta ake dupoto nena pala e ATM. Aa ore taa ATM naa kimaanisha te kingereza Automated Teller Machines. Ore kuna mashinini naa iindim oltung'ani atipika enkadi ino ineweueji nitau iropiyiani, kesidai ake teneetai kuna pala peyiee iidim oltung'ani aitayu iropiyiani eny'enak tewueji neba enaa enetii terishata naishiakino.

Ore anaa nainyang'u ena simu, ashomo atum enyamali e intanet. Kaomonu ajo, ing'urai tanaa keata enyamali naata Naa tenelo neeta nikiliki tanaa keidimayu tana nairekebisha. Aomonu sii ajo, tenelo netaa meidimayu, nikiliki enaiko peiyie aduare olfundi arashu kiliki enaiko peyie atum enkai simu tena rishata dorop, peiyee atumoki ataa kaata esimu

Ore enkarna naishori olarikoni kitok sisul le kanisa temurua ang',naa Bishop. Ore enarna, na kitodolu ajo yani ninye orkitok aisul tekanisa, arashu ninye orikoo naa ina anisa tenkoitoi enkomono, arashu eutaa erikore eina anisa.

Tenelo nikiyau technology atua isukuulini e primary naa kaidim atejo kakigira aarasaa enaa olosho, amuu kebulu inkerra eyiolo aitumia aa technology arashu eyiolo ajo kainy'ioo technology. Ore ena naa nabo oontokini naaji naidimayu naai neesi, tenelo netumokini kuna kerra inkompyutani nebulu enkerai eyiolo aitumia ina computer. Keeku kekipuo dukuya enaa olosho.

Ore ila ilaranyak temurua namanya na kekumok oleng kake ore iyiolot oleng ore oboo lenye na oltungani oji Tyticus keret, ore tyticus na keranyita isinkoloti le nkisisa ashu aa sinkolitin lenkai, ore likae aranyani na oltungani oji sanino bless ore sanino blesss na likae tungani otubulua oleng tiatua eranyare. keranyisho kake oleng. netae olikae tungani oshi ezekiel leshan keranyisho sininye oleng neranyita isinkoliotin lenkisasa ole seremare.

Ore mpaka ene, netu eton eitu kidol eeh kibelekenyat kumok oleng naiyawua serkali tiatua biotisho naipirrta inkera, ore ninye entoki nikidolita naa, kidolita sipitalini ooloopeny ajo kengira aayau eretoto atua nkera, kake kiomonito sirkali tenelo nidimayu nepuonu arashu neing'oru inkoitoii naitudupie esiai oo nkera te biotisho amu kore nkera na iltung'ana ooti lemeidimu neluut imoyiaritin.

Ore ele ale longwesin lemara ore entoki nadolita nanu tenduata ai ena ninye naisho metubulu oleng. na elototo olashumba tenkumoi epuo oladuo ale. kepuo ilashumba keponu ingua inkuapi kumok nepuo oladuo ale le mara apuo adol inwesin, ore pepuo ilo ale na kelak iropiani tenepuo adol nena ngwesin .ore nena ropiani na ninche naisho ilo ale metubulu oleng.

Ore teduata ai, kaidim atejo ore pegira ildukai le agents aponari, na ore entoki edukuya na tenkaraki ah biashara. Etayiolo pooking'ae ajo ore sinye iloduka le agents, na nabo oitoi naasie biashara. Ore batisho natumito kulo dukai le agents ,na ore entoki edukuya, ketumito ninche shida enetwak. Elo si netum iltung'anak apurrok, oponu aesek ninche nepur neya iropiyiani.

Ore olaranyani oisula oleng' temurua aang', naa kaidim atejo oltung'ani oji Tychicus Keret. Ore Tychicus netubula oleng' tiatua eranyare neitayo isinkoliotin kumok oleng'. Ore sii eyia neija, etabolo tychicus entoki naji studio enye, netaa obo looltung'anak oilepa oleng' te siai osinkolio. Ore isinkoliotin lenyenak naa keeta olkilikuai oiroshi oleng' neisulaki tiatua bibilia

Ore ilomon oipirita siasa tena wiki naa nchere eshomo opa orais William Ruto alo ag'elu ps's arashu principal secretaries, neinoto kajiado, omom eishooki entomononi naji Pareno olorika. kore naa Pareno neiyoloi naa oleng' ajo enolkioma le ODM, neshomoki aishoo naa ninye olorika anaa ps naa eshoma naa William Ruto ademu ilmaasai teilo orika

Ore teanu naa kaidim atejo keifaulu serkali tenelo aiteru ina kisuma naa e digitol, kake pookin ake peiye eifaulu naa tenepuo ilarikok apuo aitabau iropiani anaa enaikununo. Ore ena kisuma e dijitol naa keidimayu pee eifaulu amu keeta ake iyie serkali iropiani naiwangie tenkara ake ina siai, meteleku ilarikok ilaikoshua loomitiki ina program elo aalo dukuya.

Ore enkoitoi nabo naidimayu nitumiyai peyie ebakie iltungana ake yie letu na isuma, na ore enkoitoi nabo na peyie aa irorieki arashu isumi doi ninye ashu elikini tipat okuna paala e ATMS. neitokini aitabaki agents itaoni eatua nkishu ,ore ake pitabaikini agents eatua nkishu na kitangeni ilmasae ashu oltungani pooki leeta etu isuma nepuo ayiolou tipat naati atua ina ina rubata esiai ebenki .

Ore olkioma oitasheiki esiai oloing'ang'e tolosho le Kenya naa olkioma le ministry of environment. Ore ele kioma naa kore dupoto enye naa keakikisha ajo arashu kipik intisip nchere ore olmanyara naa keing'oritai teng'oitoi sidai peaku sidai taata oloing'ang'e nemedung'i ilkeek. Keg'ira arip naa ake iyie intimi teng'oitoi sidai oleng'.

Ore te kawaida ore iltung'ana likitamoo oleng' elimu inkoroki oolomon,.Ore obo lenye naa Letabo, keseja oleng' um ninye kining'ie imbaa naag'ira aasa. Keetai sii oltung'ani oji, Sang'ida ore Sang'ida ninye olika aa oidim ataa keinosaki oshi iyiok too kaguti. Kiata sii oltung'ani oji Simpiri, ninye oshi olikai oinosu ilomon, neaku lelo tunganak ayiolo.

itu aikata aipimi ena moyian e kansa kake, kelelek alo maipimi toong'olong'i nemelakua hoo duo naata entisip ajo kaara sidai osesen eton itu adol irbulabul loo moyaritin ake ninye naijo nena. Kore ena moyian e kansa naa enkai ake eomoni peemetum ake oltung'ani amu emoyian torono oleng'.

Ore Prince Indah, naa olaranyani oyioloi oleng' looranyi arashu losinkolioitin loljaluo, ore Prince Indah netobiko oleng' tena industry eranyare eing'ua ninye eemurua naji Siaya teina kop eingua ninye, naa olaranyani yioloti oleng' loo lelo sinkoliotin loljaluo.

Ore temurua aang' naa ore oshi enikingo pee kimbooyo oloirobi naa ekiny'orr aitumia irkeek lormaasae, ore obo lorrkeek oitumiyai naa olchani oji orpurrkel, ore eleshani naa ore ake pii iok naa keerr oloirobi akeduo aarr pii. Eetai sii olchani aa oji oldepe laa ore ake peyie kiimbung' oloirobi naa aiturru intana eny'enak niok naa mikintoki oloirobi aimbung'.

Ore imoyiaritin naasej oleng' eibung' inkera naa ore nabo enye naa oloirobi, kesej oleng eibung' oloirobi inkera, neisulaki tenkata nashaita arashu tenkata nairobi enkop, esej sii oleng' eibung' inkera emoyian e malaria kore inkera eisulaki kuna kutitik ekwetikwet ake ninche nemeishop inkilani, nimaniki ajo nenya onkojongani neibung ninche Olmalaria.

Ore iropiani naitumia tenkolong' kaidim aitumia teng'olong' imiai uni teng'olong' nabo ore tiatua olapa naidim akeiye aitumia inkeek naudo. Naa kore entoki nayau ina aasharoto ekeado olapa oleng' neata ajo naa siinanu ing'olong'i kumok naa sapuk garama anaa ake eilepita gharama anaa ake neaku ina nayau ina paasharoto

Eeeeh. Ore apa toonkolong'i naatulusoitie netejo inakisuma edigitali abau isukuulini kake eitu eishori oleng ina kisuma ore imashinini naayakaki ingera ore baada oonkuti rishat neinyila inaduo mashinini neitu eitoki serkali asujaa Itobir inaduoo mashinini peyie etumoki aataret inaduo kera neeku ore enakisuma toonkolong'i naayewuo naa isidai amu eiteng'en inkera eneiko pee eyiolou imbaa e digital kake eitu naa eitokini aisho enkiroshi.

Ore enkima nayierishoreki naa kaikumok inkoitoi naidimi ainotie te murua aang'. Ore ene dukuya kelelek ilo aaomonu enkima te latia arashu toltung'ani litaaniki. Eniare elelek sii enyang'u oltung'ani enkibiriti neaku keitumia ake ainok enikima enye. Elelek sii eatai ilgaasi laakeinoki ake neyierishoreki.

Enkinyang'a nibaya olduka ninye esidai alang enkinyang'a e simu naa tenkaraiki tenibaya olduka naa itumoki atodua ina toki niyolou tanaa sidai anaa me sidai. Ashu indim atayoulou anaa keiko arashu keitabaya naduo yieunot niata arashu tanaa meitabaya pii itumoki atayoulou enias alang' teneilak ake duo te simu miyiolo.

Ore inkilani e mitumba too supuki arashu tiatua inkishu, naa esokoni emirieki oleng'. Eseja metii sokonini eatai oshi inkolong'i naaji ine sokoni elelek eatai sokoni enkolong' e jumatano nepuonu laduo tung'anak oomirita inkilani. Ore ake pee epuonu, nilo anyang'u naduo kilani. Naa ore eneikunakini enkinyang'a ilo ake duo ine nemirieki, ninkilikuanu bei ore pee kijokini entoki naje nining'unono niomonu naa mikitudung'okini enkiti toki nilak enindima.